Mae en picha mar ji ang'wen mawuotho, jogi nyalo bedo osiepe kata jok ma orado kagiwuotho kendo gichomo kamoro achiel. Jogi nenore ni gidhi kamoro achiel kendo giwuotho kanyakla. Ka giwuotho kagichomo kono. Jogi oruakore ka giruako lewni manyaani kendo kama gichomo chalo but ot moro maduong' machalo magawa kata kar yueyo moro ma gidhiye. Jogi be nenore ni gin kod araka kaluwore gi kaka giwuotho gigoyo ongalo madongo dongo ka nyadendi moro be neno ka en e mbelegi kendo dhi romo kodgi but yiende moko mang'eny. Kit ruakruok koda liedo mar jogi nyiso ni gin ojende ahunya to mag mbalariany mawuotho kabayo e aluora mar kama wadakie.